Adier mantie en ni kor gwenge wa ka masiche mag apoya ok yud konyruok miyo jowa moko wito ngimagi nikech thieth onge machiegni kodgi. Kawo seche mang'eny kapod ng'ato manyo yor thieth nikech gino ne onge machiegni ka. Koro sirkal mamalo onego okel yot kakelonua konyruok butwa ma ka ng'ato oa ka to oringo distance oringo dakika matin to chopo kama ne odhiye mondo oyud konyruok. Koro thieth onego obinua gi yore tee, thieth madongo nyaka mapiny egwenge wa ka oket mana matindo tindo ma ok konywa apoya ka masiche ma apoya opoyowa. Koro okel nuagi machiegni mondo wayud konyruok. Kaka jogweng' kik waring mabor manyalo konyo gima otimore apoya mondo kik ji owit ngimagi kaka osebedo ka ji wito ngimagi nikech ji lawo thieth kuonde maboyo koro miyo ng'ato wito ngimane kata da oyudo resruok machiegni. Okel nua go butwa e gwenge majitee chope mayot.

An ok ahero tijni nikech obudho e puodho kama inyalo yude kodhi karwa ka be onge. Faktori be minyalo tere ma mondo koro ang' omiyi yuto e sama ma owinjore mondo okonyi kaka japur koro biro bet nuonge. Koro an ok ahero tijni nikech yuto ma adhi yude onge. G

Magi ka ang'iyo to aneno ka gin nyithindo masomo manie klas. Gin nyithindo machal ni japuonj puonjogi, giketo pachgi kendo gichiko itgi mar winjo gima japuonj wacho mondo gitim kaka japuonj owacho. Mano e gima an kang'iyo to aneno ni chal gima japuonj japuonjogi morogi gichiko itgi kendo giikore mar winjo gima japuonj wacho ma kopo ni openjo penjo to giyudo duoko. To ka en kod wach moro amora japuonj kopenjo penjo, giduoko. Gin be kagin kod penjo to aneno ka gichiko itgi maber ginyalo duoko penjo japuonj kaluwore kod gima ipuonjogi gisani kaka ang'iyo gi kaneno ka gin joma noikore ni winjo weche ma iwacho negi

Kit rwakruok mar jomachon ne en rwakruok maber, ne en rwakruok man kod luor, ruakruok ma ok miji wichkuot. Ne en rwakruok ma ng'ato nyalo ruako gik manengo gi tek to kendo ne gin gik mabeyo kata king'iyo kod wang'i nikech ne gin gik man kod luor. Jomoko kane dhi e nyasi ne nyalo ruako gik ma iketo e ng'ut, bangli be nitie maji ruako aye chon, kata nyaka migawo e ng'ut nenitiere nyaka tigo molos mana gi gik machon. To masani iyudo kopogore. Machon go nengo gi ne tek kendo ne gibeyo kata king'iyogi, ne gibeyo. Kata kipimogi kod masani ibiro yudo ka machon go ni kod nengo moloyo masani. Koro kit ruakruok machon ne ber kata gik mane irwako e lwedo, inyalo yudo ka oket kata gimoro moket gi tigo mochwe maber ne en kod gin kod nengo maloyo masani. Tek be ne gitek, ne ok gikethre piyo kaka masani iyudo ka kethore piyo to machon ne dak.

Sirkal osetemo mondo oket weche mag thieth e mbui eyore ma nyasani makata kaidiyo mana simbi kipenjo tuo moro amora, kata yath manyalo konyo tuo ma intiere godo tibiro yude e mbui. Kata ka idwaro mana daktari manyalo konyi to idhi e mbui to inyalo yudo yoo mayot mondo utudru kode kendo uwuo kode mondo okonyi e pek ma in tiere godo. Koro sirikal osetemo moketo wechegi mobedo mayot nikech tudruok yot ka intiere e mbui. Chon mbui ne nge to sani entie okonyo nikech okelo tich bedo mayot eyo moro amora obed yor thieth, obed yo machalo nade, obiro keloni yot mondo iyud konyuok kuom ng'ato ang'ata minyalo dware mondo iyude konyruok. Koro sirkal osetemo matek moketo weche tee e mbui

Pogruok nie kind ruakruok machon gi masani maduong'. Ruakruok machon opogore kod ruakruok masani. Ruakruok masani ji ruakore mopogore kod machon. Machon ibiro yudo kane nigi luor kendo gik mane iruakogo ne nyilni kendo ne beyo to masani ji kopo maok nie gwengewa. Ji kopo moa e pinje mag wasunge koro giweyo mekwa machon makoro mage be ok ywa gimoro nikech ruakruok wa machon ne ywayo oganda moro kane neno ka ruakruok wa machon mag joluo ne ber.

Sani midhiero ma waradogo maduong' ahinya en tuoche. Chon kaka wan joluo ne ok wachied kod mo mane oa e duka ne itiyo kod mor dhiang' mo mabuo kata mo moleny, sani ibiro yudo ni nitie jomoko ma kembe moko maloso modhi mibiro yudo ni medo tuoche kaluwore gi nonro mitimo sani mo mar dhianhg' kata nokete mang'eny to ne oonge kod chandruok to koro sani mo mar sani watiyo go moa e kembe kembegi ibiro yudo kagin kod chandruok nikech samoro ikete maonge kiimo obiro miyi chandruok kendo e ngimani mosiko ma koro nyalo kelo kata ni itho koa e gima itiyogo manyasani. Ibiro yudo ni chon dhano ne ngima maber tuoche mane siko biro seche tee mani nimar moa gini oa kuom gini neonge nikech ne watiyo atiya gi gige nyadala.

Asebet ka adhine osiptende mag piny owacho kendo asebet ka ayudo thieth maber kuro to ka dwa neno daktari, to nitie odichienge ma daktari biro to ok obi pile pile kopo ni in ng'ama olasi modak e ward to dak tari ok bi pile, ng'eny ne nurses ema biro, dakteche matindo gi ema iradogo piny ka gin ema gitimoni gik mapile pile monego otim to daktari to nyalo biro kadichiel, ok obi pile. To obiro to ondiko gik ma onego ondiki to en ema owacho thieth ma onego dhi mbele gik ma onego itigo daktarino ema amua, to ondiko e buk kanyo. Koro okenge mikawo mondo onene to ok anyal lero nikech an aneno ka daktari biro kama anindeno kae to ondiko gigo to owacho gik ma nego otimre giesa ma obireno.